Rwoik chechang' chebo emetab Kenya kokikorwoiso akosiryo eng' kasorwek chechang' nito komi tukuk chechang' cheyoe icheget kosiryo netai ko rwoik chechang' ko kikisike komostab Eldoret ak Iten ole kaitit mising nito kokochini icheget kobois mukulelwek kwak komyee koboishe koristo nekile oxygen nito kokochi kolabat mailishek chechang' komaiimgei muguleldo nebo oeng' ko rwoik chechang' eng' sobeng'wai kotenden borwek tindoi kelyek chekoen ak nekile slow switch muscle fiber nito ko genetics traits cheikochini koek icheget cheimuchei korwoiso kikoek atebetab piikab kalenjin kerwai amu kikoker piik kole nito kokonu ropishek akot lakok chemengech chetikomitei sukul konetigei korwaiso akichek kerwai kokonu kelchin akokon kora kotoreti piik eng'oratinwek chechang' nito ko kikokoch neranik chechang' kokilgei korwai Kenya kotindoi kambishek chebo rwoik chenoyotin eng' emet komugul nito kokochini rwoik chebo emetab Kenya kokilgei rwoik chechang' ing Kenya kotindoi maishet nekile simple life style mau chebunu emotinwek chekikotestai icheget ko kerwai kemuny keomis komye.

Gen_z kokitoi boruet konam kee ak tuguk chekikatestaa kou tesetab tax ak tuguk alak chekikan konam en kasar kou sobet nekiran konam kokoromit ii, corruption nekikan kotestaa en emet ak kandoinatet nekikere Gen_z kole makararan kitokee boruet konam kee ak bilitab rabinik nebo kenyitab elipu oeng ak angwan nito kokiigochi icheket kobaa oret kolenji president mot konde siet sikobois bilinoto, kitestaa icheket kokon ngalek chekikan koim en kasar kou ngalekab kasishek wn neranik nemi ngweny en emoni, ngalekab keboishen tugukab serkalit en oret nemonyolunot kou corruption ako police chekikan konyalil bik en Kenya en kasar, ko ibindab Gen _z en emet kokibor koke kosib kee ok muswoknotet nekikan kotestaa koboru kole kiboishe neranik simoishek ak internet en oratinwek cheterter kou komongee ak koborjigee imandangwan nito kokochin sirkalit komwochi bikab emet imanit asikokuyo olewendido emet koboru koraa kole kikokimekitun bik mokou keny kitakoboru kokimitetab kee netindo neranik en betushe chu kimi.

Yekainam simoit ing'alal ak sikindet ikat akilechi kongoi amun kebiru simoit sukulitab utalii imwa kaineng'ung akileche tos atarititoen ano eng' betutab ra yekakomwa sikindet ole maktoi ilechi kongoi amun keboru maket eng' sukulitab utalii kichobotin ketoretun lakwet konyor kasarta eng' sukulini itebe sikindet ilechi tos mochei kosomonchi ne lakwet eng' sukulit kou tourism hospitality travel operation anan ng'alekab omitwokik ye kakoaror sikindet ilechi kachobok kichobotin kemwoun akobo kosit noto yeityo imwochi akobo kosit nekacham inendet akimwochi ilechi kichobotin kora ketoretun eng ng'alekab admission anan tukuk chemokotin anan chemokchinigei lakwet ak kartasisyek chemokotin yeityo ilechi much kowo website nebo sukul akocheng' fomit anan konyo ko ine eng' sukul ana koyok email sikonyorchigei toretet neinegei akitebe kora ngotkomokchinigei toretet kobun admission office anan konin details iser eng' karatasit sikosupchi chi nebo sukul yeitorw ilechi kongoi amu kewelel inyo sukulitab utalii kichobotin ketoretun lakwet eng'sukulini.

Yegaait kipsomaniaat itaach ak igochi kotoboot, yeityoo ilenchi toos nee negoyaai komamong' kaineet ng'uung', ilenchi kitoretigee en orr agetugul kecheng' kiit negateeb, yeityo itebee gainaiik chii cheboishen nambeet ab kibandeet kosiit neyooe, nitoon komagaat en chigileet ak kartasiit agetugul netindoo neiboruu kole kiitaar kiih kitugul nemagaat, yeityo ichigilchi kotngogiyaai kipsomaniat kosisiek tugul chemogotiin ak kosiir komyee, ngoot koo ngisiich alameet negisireen ak kotaar kolibonii chepkondook tugul, ichigiil koraa en ofisiit neboo registraa amun tononchin ngaleek ab graduation imwochi kiitugul ak kogen kobuun ofisiit notoon ak ityoo ilenchi kipsomaniat, igere ile kagisuldechi magutiik, ngoot ngoo suguliit nemayaai kosikyii kechigill kole kolyaan ak kelitit komyee ak ketesyii kainenyiin en listit nebo graduation, iityo iroo ile kiit tugul negagimwaa koityii kipsomaniaat en kasarta ak isuub igeer ile kagilitiit ketesyi kainenyiin en listiit iriboteen iih, iriboteen en cheechen chebo sugul agobo ngolyondenon iih sigeterr yautyeet neuu noton en taa yoon.

Eng' Kisumu kekolei bandek ako bandekwach ko machang' ko nito kokochin biik koib bandek kong'ete komoswek alak kekolei kora muchelek nito kenyorchin Kano plains oko kinokoi beek chebunu oinetab nyando alak kenyorchini Ahero ak kabonyo miwek nito kekolei eng' oleo akenyorchini Muhoroni alak ko chemelil miwek kechobei koek sukarok kikolei kora ng'endek chuto kekolei konyil oeng' eng' kenyit amu nyonei ropta konyil oeng' eng' kenyit ko niuguk kekolei eng' kepeperwek chechang' eng' Kisumu kikolei kora eng kisumu mosong'ik alak ko kokoini ng'wek cheu sukuma kora komi nyanyek ak ndisinik